ore ena naa eyiarata, ore eninko tenusum oltyngani naa iliki ajoki, tang'asa ee dukuya inuaa enkima, tipika irkeek iyakikisha nchere iyata irkeek le kutosha. ore pee iidipi ainua enkima tipika emoti ino enkima inteleki, tudung'udung'oki kitunguuu, nyaki taa tipika irnyanaya, ashu intokitin akeyie naitobirieki edaa naba anaa iniata, tubukoki eilata. ilotu taa aisirisiraki shumpi, nipik duo ayier edaa naba anaa eniyieu.

ore peeku ing'or oltungani oleng entiifi, naa kelek oleng eing'iel inkonyek enyenak. enkidolata oo nkonyek enyenak amu keeku naa ore peeku keunokino nkonyek oleng ina wang'an e entifii neeku kitanyamal inonyek. nidol oltungani etaa kitanyamal inkonyek nelo sipitali. tenkaraki ina wang'an enkibora entiifii, teneunoki oltungani nkonyek oleng. tenkata naado. kiba ning'or tenkata naado. tening'or naaji entiifi niyilou ajo saai aja ing'or ime lasima pee ing'or enkolong musima shu enkarie pookin.

ore ele naa keji ositima loo nkaik . aa ore elesitima loo nkaik naa kesidai amu aa itumia oltung'ani enkolong naji naimina ositima . ore naji peaku imina ositima , naa intumia ele sitima kinyi. keji torch .ore ele sitima naa meitumia ninye ositima amu irbetirini oshi ninye eok , orbetri. ore tenemeeta orbetri naa idim sii aichaaja naji tneetae ositima ninychaj. paa ore naji enkata naimina ositima ninwakishore ,ayierishore ashu aasie akeyie eramatare eatwaji.